Ĩ nĩ hũthagĩra nĩ ũndũ wa ũrugarĩ.

Wagĩrero kũrora mũthemba wa gũkũ ĩrĩa ĩrarekea ĩtũmbĩ rĩu, na wagĩrĩirwo kũrora irio iria ũrahe gũkũ ĩyo. Na mũtheba wa itumbĩ, muigana wa itumbĩ rĩrĩa rĩa gũkũ.

Kũringana na woni wakwa bengi iria iheyanaga ngombo, na marĩhi mathĩ, nĩ bengi ĩtagwo Equity Bank, na ĩngĩ ĩtagwo Co-operative Bank.

Arĩa metaga mbura mamĩtaga ta ũũ, nĩ mambataga kĩrĩmainĩ gĩa kĩrĩnyaga, makaruta igongona rĩa thĩnjo. Thutha ũcio Ngai nĩ amaiguaga na akamaurĩria mbura.

Bata wa kũhe ciana immunization nĩ gũcirigĩrĩria mĩrimũ na gũcihe immunity ĩrĩa mabataranagia magĩkũra, na kũmagirĩrĩria kũnyitwo nĩ mĩrimũ.